Kĩrĩa kĩrangenia haha nĩ kuona Mathai nĩ cĩrathondekera athũngũ ĩndo cia kũgemania, na nĩ ĩndo thaka mũno ĩria cirakenia athũngũ aya na magakenio nĩ ũthaka ũria megũkorwo naguo.

Ndarora mbĩca-inĩ ĩno nĩndĩrona mũndũ wĩtagwo Raila Amollo Ondinga. Mũndũ ũyũ nĩ mũthuri mũkũrũ na akoretwo e ciaca -inĩ gwa kahinda kanene mũno. Mũndũ ũyũ arũwagĩra gĩtĩ gĩa president gwa kahinda karaĩhu mũno, no kwa bahatĩ yake njũru kuma anjĩe kũrũwĩra gĩtĩ gĩa president ndarĩ athurwo. Andũ maũgaga agaga gũthurwo nĩ ũndũ wa kabĩra yake na angĩ makauga nĩ ũndũ nĩ mũkũrũ mũno. No gwĩhoka nĩ agathurwo mũthenya ũmwe.